Mokwongo area ni aneno ka en area motwo saiadi kendo aneno ka opith yien kae, aneno ka tie yien go oolne gi pii kendo mano nyalo konyo maber sana wangeyo gima yien konyo e kit ng'ima wa, yien kelo nyalo ywayo koth kendo kopith yien sana to koth chwe kanyo nikech giywayo koth machiegni mar ariyoen ni ka gisedongo sana to inyalo usgi kendo inyalo yudo pesa, mano nyalo miyo iyudgodo yutoni minyalo chiemo godo e ndalo mapilepilae ,machielo bende en ni yien en yath kagiswdong'o ite go inyalo kata swagi mondo ket e pii maliet nato nyalo kata matho kikech twoche bende ng'eny ma ginyalo konyo, machielo yien bende kelo nwa tipo ka yien osedong'o maber ng'ato nyalo yweyo e tie yien kendo yamo mar yien no ber gi ng'ima dhano saidi, machielo en ni kisepithio yien ahinya to sirikal bende nyalo miyi telo kata mar telo ne joma pitho yiende go ma inbe inyalo yudo yuti moro ma pile pile kikony.

Mokuongo atiyo gi alot, wangeyo ni alot kaka mar skuma konyo gengo tuoche mangeny e del kendo mano miyowa wabedo gi ngima maber. Machielo atedo kuon, wangeyo ni kuon omedo ngufu e del kendo mano miyo ka joma dhi tije kaka joma chuo matimo tije matek yudo ngufu mar tiyo tijno. Machielo atiyo gi kaka omena, rech, chiemo maya e nam go, wangeyo ni mago bende miyo del ok bed, mago gero del kendo ng'ato dende nyalo dongore pile ka pile. Machielo atiyo gi olembe, olembe no miyo nyithindo sana sana nyithindo ok bed gi tuoche kendo ogolo bende tuoche moko e del, wawach ni kaka machunga, machunga medo remo e del kata olemo bende medo remo e del. Katieko we awach ni chiemo mamedo ndhandhu e chiemo, anyalo tiyo go otungu, anya tiyo gi nyanya, anya tiyo gi dhania nikech mago bende keto chiemo bedo mamit sana kendo mano konyo

Eeh, onego waruak chike machon, mokuongo ung'eyo maler ni kane jii dhi nyangu chon tone itime e yoo moro maber kendo ji ne biro tee tochokore kanyakla kendo joma oter nyangu go nimiyo gi mich moro matin. Kendo kane osemigi mich no to gin be neginenore kaka gin bende gin gi nengo e aluora kanyo. Mar ariyo kawachoni kaka arus, kune kaka aruse machon kaka jodongo ne rwakore ne en rwakruok manigi luor to masani gi to onge luor saidi nikech iyudo ka,e arus masani uyudo ka wuon arus kata min arus orwako lau moro to lao no samoro ok oumo dende tee, koro machon ka ne nigi luor saidi kendo negiumo kuonde mopogore opogore kendo kane iyudo kuonde mitime arus go ne nitiere jodongo mane rwako owalo kendo negimiel kaginyiso gin bende chikegi kaka joluo kaka owinjore gidage kaka anyuola kanyo, joma tindo be neluo chike go pile ka pile. Batiso be onego wadho go adhiya mbele. kaka nitime chon nikech batiso no bende nyiso ni ngato bende en e anyualo kanyo kendo en bende odongo nikech ne en kaka

Mokuongo wan kaka joka nyanam, wang'eyo maber ni redio, nyakalondo ema watiyo godo sana nikech ji mang'eny nyalo winjo dholuo miwacho e redio. Koro inyalo ti gi redio kuom chopo chike ma owinjore olu mondo dhano kik bed matuo sana sana. Mano nyalo timore ka inyalo luong daktari, laktar mondo obi e nyakalondo kendo onyalo wuoyo achiel ka chiel nikech kaji tee nyalo winje. Machielo en ni inyalo chok bura e anyuola kendo iluongo laktar moro kae achiel en mondo obi eromo mar anyuola no mondo onyis ji achiel ka chiel tuoche ma sani luorore koni gi koni kendo rach magikelo e anyuola mondo ji ong'e kaka ginyalo dak maber . Machielo inyalo ti gi TV, koti gi TV no nikech ng'ato nyalo wuoyo awuoya e TV kanyo to opuonjo apuonja ji mos gi yore mowinjore ji olu kagigeng'o tuoche ma opogore opogore kendo onyalo puonjo ji ni ji owinjore oluok lwetgi ka gidhi chiemo, ka gi bende giluok fruits kapok gicha

An okahere, gi gima omiyo. Inyalo paro higni moko mosekalo chien, kane jomoko dhao kendo ng'ato achiel notong'o wadgi gi beti marach saidi, nong'ado iye gini gi, ong'ado lwete kendo kanotere osuptal to ng'ano nechwer remo saidi kendo kane anene to an natere osuptal gapiko, en kane atere kama ikawe jotuo modonjo to daktari nonene kendo ngani ne chwer remo saidi, gimane ogolo chunya e tijni en ni kaka ng'ato chwer remo saidi to ng'ama nyalo konye sechego be ne pod onge nikech jotuo bende nepod ng'eny mane ithiedho gi sechegi. Koro mano nomiyo awacho ni kare onge tiende bedo laktar nikech kama e gima nya timore ne dhano wadwa. Machielo en ni an bende ang'ama oluoro neno remo koro ka anya bedo laktar to ng'ama dwaro thieth biro ira gi rmo go, mano nyalo miyo ariemb, awe kata tijno nikech mano dhi miyo kende aluor, anya kata ringo kaneno gima

Mokwongo, ayudo pesa, nikech timo tijni okinyal time nono, nyaka itime ne pesa. Koro ineno ka ji obedo kanyo, kendo ngáto achiel tiyo gi laptop ne. Koro gima okonya godo machielo en bende ni omiyo abedo gi rangény mar malo mar somo. Nikech mano nyalo miyo inyalo luonga kata e skul moro ma adhi apuonj nyithindo tiyo kod gino. Machielo en ni, anyalo bedo kamoro amora, to anyalo bedo gi bura moro e mbui, kendo mano nyalo miyo fare mane owinjore awuoth godo no, anyalo kane, kendo atim kode tich moro amora ma opogore. Machielo, anyalo yao ohala moro e mbui kanyo. Kendo anyalo time, kendo mano anyalo yudo omenda ma anyalo konyora godo. Machielo, sirkal nyalo kata ndika ma atie ofisgi. We amiu ranyisi achiel, samoro kochopo ndalo mag lingó, anyalo bedo achiel kuom jotelo mabende tiyo e kar lingó no, ka angíyo joma nyinggi nitiere e.

Mokwongo gini gengo tuo. Nikech anyalo wacho ni kane ndalo machon kane pod adongo. Kane ng'ato odhi losore e bungu to an be naluo bang'e kendo adhi kamolosore ma adhi acham losruok neno. Kendo mano nomiya tuo zaidi kendo natuora sana. Machielo oketo aluora bedo maler. Nikech ka ng'ato onge kod cho to onya losore alosa kamoro amora ma en omohero. To mano nyalo kelo dung' marach e aluora ma bende ok ber kuonde ma wadakie. Machielo okelo luor nikech awach ni ka ng'ato onge cho onyalo bedo kamoro to olosore to nyithindo nyalo neno duge ma mano be ok ber a aluora ka nyathi neno dug ng'ama ng'ongo. Machielo bende opuonjo wa kaka owinjore wati gi chogo maber saidi ma ok walosore oko mar bugo no. Okonyowa ng'iyo ni ere kaka wanyalo bedo e wanyalo guom ma ok wanjao dho cho ma ng'ato ok nyal yudo losruok oko kanyo. Mogik omiyowa wadago ngima maber mok wabed gi tuoche. Wanyalo dak aming'a e piny kae.

Aneno ka ngáno keto alama e it dhiang'. Kendo alama koket e it dhiang', omiyo dhiang' ok nyal lal. Kata olal to ingéyo alama mane iketoneno. Koro mano miyo ka dhiang' bedo kod ranyisi maber e alwora kama en tiere no. Mar ariyo, joma timo tijni bende bedo kod ng'eruok ahinya e anywola. Kendo giyudo pesa. Wakau kuom ranyisi, ka ngáto opidho dhok mangény, to odwaro ngáma ketne alama e it dhiang', mano nyalo miyo oyud pesa kendo iluonge kamoro amora mondo okony tich machalo kamano. Machielo inyalo puonjo ji kaka ji owinjore bedo gi dhok, kendo yedhe ma owinjore ichwo dhok mondo dhiang' bedo gi ngima maber. Machielo, sirkal nyalo ndiki e kambi gi, kendo inyalo bedo jatelo kuom puonjo ji weche ma opogore opogore, kaluwore gi chiae ma wapidho. Kendo mano nyalo kelo nwa dongruok maduong' e anyuola kuma wadake. Kawaluwo puonjruokgo achiel kachiel.

Anyalo chako ni odiochieng' ni chalo odiochieng' mar pidho yiende. Kendo aneno polise kanyo. Moko otingo bunde. Kendo aneno ka nyako moro matin ma bende nyar din mar muslim okunyo lo gi lwete kendo aporo ni opidho yien moro kanyo. Kendo tok kosepidhe to en kaka chik ni kisepidho yien to nyaka to iol ne pi. Wang'eyo ni obiro olone. Aneno bende engeye polise go aneno stand maduong' mar sola manyiso ni ka pi nitiere kendo aluora ka be ineno kaka en ralum maber. Yiende moko ineno koseti kanyo maber. Kendo gidongo mos mos maber. Oko kama polise gi nitiere be aneno chien ka chacha aneno kamoro kanyo ochalo skul. Aneno ka nyithindo, nyathi moro wuotho kanyo aluora kanyo. Atieko ka awacho ni ka en puodho kendo en kar pidho kata olembe kata gimoro amora ma nyalo kelo ngima ne dhano. Wang'eyo maber ni ber ka aluora bedo mang'ich kaka ka kendo mano nyiso ni chiemo ng'eny kendo olembe ng'eny ma ji ok nyal chandore.

Anyalo wacho ni ka en skul. Kendo aneno ka japuonj ochung' mbele kanyo. Kendo en gi kar mesa ne. Kendo nyithindo bende aneno ka obet kar gi kendo ng'ato ka kang'ato ni gi laptop mbele kanyo manyiso ni gitimo somo mar nya sani. Aluora magibede ni, klas ni bende nyiso ni ok en a ena klas okalo ka. En klas mopuodhi mar timo somo mar nyasani kaka kompyuta gi dho ngere wacho kamano. Aneno ka nyithindo mobedo go nigi buk e mbeklegi manyiso ni gindiko gima japuonj wacho mondo kik wi gi wil gi gik machalo kamano. Machielo to en ni nyithindo gi anyalo wacho ni gite ginyalo tiyo kod kompyuta no kata ginyalo somo kotiyo yore ma nyasani, nikech gik mipuonjo gi go iouonjogi kaka ginyalo timo gimoro amora kata ohala mitimo embui mamiyo ginyalo yudop kata gino ma ginyalo chamo pile pile. Wang'eyo maber ni sani piny ose dhi mbele ahinya kendo gik mangeny ok tim kokalo kuom ndiko andika ti timo gi kokalo e mbui ma nyasani minyalo wuoyo gi ng'ato.